Aneno weche mag thieth kendo weche mag yudo resruok. Kuom thieth ng'ato nyalo yudo resruok kuom tuo mane thage mo momiyo obed mangima kendo. Aparoni gini nigi nengo e aluora mapile pile nikech ma ng'ato nyalo bede gi geno mar chungo kendo, kendo timo tijn. Koro aneno lakteche manyaka bed gi tiegruok maber eka gi gini thiedh joma tuo. Lak teche nyaka bed abeda gi tiegruok ma maber makata ka gidonjo e osiptende wa mondo mondogithiedhwa to wabedo gi chuny mamor nikech wan gi geno nikuom laktechegi wanyalo yudo thieth. Koro ma aparo ni gini nigi nengo e aluora mapile pile nikech osiptende gi be osekonyowa kaka ging'ado nua rieko kaka wanyalo kungo ngimawa kendo wanyalo tiyo gi eyo makare mondo kik wagam tuoche ma wanyalo gamo. Koro aparo ni gima anenoni en gima ber nimar ka aneno jotuo gibedo giyudo thieth koa kuom jothiethgo. To mae en gima ber mokalo nikech mae e gima onego otim ka ng'ato tuo ng'ato onego dhin osiptal kendo oyud thieth. Aparo ni mae en gima ber kendo gima onego med tim.